Ore teniun casava, niidim ake airemo nibelekeny niakikisha ajo ore ewoi pookin naba enaa eniunie, na ewoi nebore enkare, amu meunoyu tewoi nemetii enkare. Ore teniing'or inkwashen naamelook nimidin atuuno tewueji nemetii enkare sininche, kake iidim aperra enkop, nitumoki atipika nena kwashen naamelook, petumoki na ninche atubulu. Kake casava egol eunoto, amu mpaka piata enkare petumoki atubulu.

Ore imbaa eutamaduni tenkop ang',nakeesi utamaduni kumo. Eesi esiai emuratare olayiok, eesitai si esiai ounot, eetae kiama e utamaduni neetae ilkulie kerretin lormasai enaa ah enaa eunoto, neetae esiai edung'oto olayiok, nena siaitin pookin. Neeta esiai orikooreta, neetae esiai eh, lelo kulie kasin poki loba enaa le utamaduni.

Saa naapishana taa en`dama ekigira aalimu orkilikwai kuhusu olarikoni o wafula arashu olarikoni oje onotoki tenkaraki esiai eropare ,enotoki ninye eeta mpisai saidi naihongaki arashu aa naishooki tenkaraki project naba anaa project orbaribara . ore apa ila barabara naa eifaa apa nesieki millioni uni kake ore tenkaraki naa tender naishooyioki ,niishooyioki tenkaraki enkoitoi eropare ,nishooyioki millioni tomon ,aa ore kuna pisai natii teshumata naa nagira olarikoni ajo peepuroo .

Aa atejo taa alo olduka nainepu esimu arashu ereteto nalaki terishata nalus netuluso tenkaraki naa etoponari mpisai ,aa aewuo aikilikwan orkastomai lai nchere kainyioo pileja mpisai naijo apa ore tendarishata naa mpisai kutik kilak nkalifuni ip inkieek tikitam ,kila enkolong alak mia mia ,naijo duoo kenyaakita ......

Elimu Enkoitoi enkiremore entokitin' kumok, elimu aa manol nelimu ilooteng'eni loloing'ang'e nelimu entokitin' kumok eimaki eneiko ilairemok aashu enkata nairemisho ilairemok, neimaki eedaiki naaba enaaba enaa neishooyo neifaa neiremi, Intokitin naifaa neuni. Neaku peesuj olairemoni intanet neyiolou Neeta manol naifaa peesuj neifaa sii peinining' ilarriyiak lenkiremore.

Ore enasari oosukuma naa inga'as aitobirr Enkop aturr nidung' enkujita tenaa ketii, niyaryar irbolot ashu kulo arashu kulo tokitin sapuki lenterit tenetii, abelbel metaa kunyinyi nibelekeny' metisipayu enterit nibukokibukoki enterit Enk'are, niun nasari nishetaiki aa aa ormambuli ashu ashu apik orma shade nipikpik Nena kujit nitumoki atubukokibukoki enk'are Kala baada ejioni kila jioni teipa ildakani oare ompaka ing'olong'i tomon oimiet

Ore opa enkata naewuo COVID-19, neepuo enyamali o moyiaritin kumok, neaku metumoki iltung'ana aipang'a, neaku impang' ake oltung'ani aas shopping, nias shopping sapuk, tanaa ake endaa ninyang'u endaa, tanake ke ng'ilani , tenaake amu keetai naa sukuul ninyang'u, pooki toki niya atuaji. Ore esaa naikeni olduka niata naa nindim ake ata iata pooki toki tiatua aji, kore te pooki toki nayiou iropiani nias transaction te simu teng'ara ake mekure eishoru nafasi meibung'i isentei enkara ake COVID-19.

Kejo taata ilomon kumok leramatare loipirta eramatare too ngorroki oolomon nchere, kumok aa Intokitin kumok endaiki aa ol'ilnchampai oinyialate tengaraki enchan tolmutandao tedaalo enarok ore ilairemok lenaalo lekajiado netuunishote tengaraki kelio enchan ore inkishu negira iltung'anak aisho inkishu irkiek, tengaraki eatae naa emoyian oloirobi, neishoritae intare tenkaraki eng'orotik neilepa ebei oo masaa tengaraki naa neteliye edalili enchan.

Ore toolchambai kutitik naa kitumia imbarakinot kumok tenkaraki naa meetae nafasi sapuk neku iun oltungani en`daiki e jikoni inyanya are, impuka ,kitunguu niun inkulie daiki naayieu duoo naaya muda metaa iim muda dorrop metaa itumoki aitayu terishata dorrop, nitumiae nintoki naa anyaaki atuuno enkae daa , nena barakinot eitumiae toolchambai kutitik.

Ore enkibelekenyara ooropiyiani eKenya too lapaitin aare tenakata ooishunye neibelekenye naleng'. Etaa ore ebiashara etaa ore ee dola oo shilink etaa ore dola neibelekenyie ki one, zero, five shillings netadowuo sininye aa kulie pisai etadowutuo etaa ore ninye enkibelekenyata oo mpisai eKenya we neTanzania netadoutuo neaku eimprufa meekure aa kumok impisai naitumiai tenibelekeny edola tenchilingi.

Entoki naata dupoto tanakata naa, imali enkiremore. Ilepwa enkiremore tenkaraki etaa sapuk iltung'anak oyieu niremisho, netaa sapuk osokoni, haswa ninye osokoni lekitunkuu. Etaa ore kitunkuu ore enkilo leloito enchilinki e mia shirini. Neeku ilepua biashara enkilo, nekwetikitia ilairemok tenkaraki egirai aipang'ie nena daiki, aaya nkwapi eboo. Neeku etasapuka osokoni oleng' lenkiremore.

Kumok sapuk em`baare nagira sipitalini sapukin e Kenya aishoru . Ore too sipitalini sapukin neigira aishoru many operation ,ebakita sii iloor`obi , ebakita enki enkojong`ani ,nebakita nkulie moyiaritin anaa surgery ,eetae kuna mini surgery naagirai aabak ,eetae sii biotisho oontomonok ,ore kuna kituaak naajing aji naa kegira atu um ebaare aitobiraki ,okulie moyiaritin kumok anaa screening e cancer urh orkieek pookin le Malaria.